Kaluore gi pichani to wafwenyo ni wan kacha kod yore moko ma inyalo chano go yutoni kendo wan kod kaka inyalo timo keto yutoni mondo obed kata mondo otiye eyoo makare. Koro magi gin weche mabiro kaluore koda pesa ng'ato nyalo kawo e bengi kendo gin theory ma onego bedni itiyogi pesano kata kaka onego bedni ichano wecheni koda pesano. Koro gima biro epacha kaluore gi picha mawango kar kaeni. En ni onego bedni en ni pesa kata loan onengo bedni, pesa mago hola kaka onego bendni itiyo kode ichano, yutoni kaka ichano wecheni. Kendo wan gi kata kaka onego bedni ni i organize kata kaka onego bedni itiyogi pesano. priorities be opogore opogore.

Kaluwore gi picha ni to aneno kacha ka nitiere pith mar maua. Koro e alwora wa kuma antiere ni, twaneno kata ka luwore gi lowo mantie pith mar maua en gima dhi mbele. Kendo kaka itimo tijni to itime e yore mopogore opogore. Mokuongo, loo mipidhe maua ni en loo mopuodhi, kendo loo molos maber kapok ochak timo planting mar maupe mopogore opogore. Kendo, wan kacha gi joma loso loo, kendo joma keto manyiwa mar, mopuodhi, obed manyiwa mar duka, manyiwa molosi maber kendo wan kacha gi chemicals mopogore opogore, kendo gin yedhe ma ikire maua mondo kik kudni ma gi. Kendo seche ma gidongo to iolo ne gi pi, kendo imedo negi kata fertilizer kata manyiwa mondo gidong e yo moyangore. Kendo, apart from watering, wantiere gi yedhe mikiro mondo mi ogeng' tuoche manyalo mako maua, kendo mondo mi momiyo mondo githirno...

Jopuonjre man kuonde maboyo maboyo, kendo jok maok jopuonjre kata nyithindo maok nyal chopo e classes ewang' saa nyalo tiyogi okenge mopogore opogore mag puonjruok mano oting'o koda somo embui kata somo eyo mar mbui mano midendo gi dhoo ngere ni online class. Kendo gi nyalo yudo gi nyalo access classes go kaluore koda, kokalo e mbui ka gi tiyo koda lony manyasani. Kendo inyalo puonjgi ka gi tiyogi device gi ka gi tiyogi weche mopogore opogore kaka smart phone, gi nyalo tiyogi laptop kata computer e donje classes man online kata puonjruok eyor mbui kendo ng'ama puonjo nyalo lero weche mopogore opogore ka winginjo kokalo koda audio recordings kendo duol inyalo winjo kendo inyalo neno kata ka picha gik ma itiyo godo etimo koda simu itiyo koda computer, itiyo koda laptop koda -- mopogore opogore kata seche moko inyalo tiyogi computer be.

kuom jooda to pok aneno tuoche kata ranyisi mora amora, mar tuoche mi igamo kata ma nitiere historia mar anyuola. Kata kamano, kinde ka kinde ndalo ka ndalo e gin mbeki mingonwa kata mwawinjo kata seche moko waneno kuom jomoko kaka jok moko mantiere koda ranyisi mopogre opogre mag tuoche migamo kendo gin tuoche ma nitiere e remo kata e anyuola kendo, achiel kuom tuoche nyalo bedo tuo mar kansa kendo en tuo ma sa ka saa ineno ka g'ato ringo dhi e osuptal ing'ado tiende kata ing'ado ang'ono adhola kendo, seche moko mago gin tuoche ma ineno ka luwo anyuola kabisa. Mar ariyo en tuo mar remo kata tuoche mag remo kendo iyudo ka teri e ranyiso mogore opogore. Remo dok chien, kendo irito ni imedoni remo, kendo mano gin tuoche ma luwo anyuola kabisa. Tuoche mag high blood pressure kata heart heart attack. Mago gin samples mag tuoche mar luwo anyuola kendo gin gi ranyisi makende mopogore opogore kaluwore gi